Ore batisho tenegil oltungani eyaato oo daikin naamiri. ore ene dukuya kiminie oltungani ilkastomani. amubore iladuoo lainyianhak. naa enaduoo daa egira aitegemea. neeku tenigil oltungani nvheriani eyarato enaduoo daa nitutaa iladuoo kastomani. ore enkae, kiminie sii iropiyiani kumok tenkaraki naa metum entoki namir tenegil inaduoo sheriani. neeku ketii batisho oleng, tenegil oltungani nvheriani eyarato oodaiki. naamiri

Ore batisho tenegil oltungani ncheriani eyarotoo oo daikin naamiri, naa ore ene dukuya keng'as aiminie iladuok kastomani. amu ore iltunganak lotamoo. ainyiangu daikin teine wueji naa kelau edaa anaa enagora oshi ake aatum. neeku keng'as lelo aiwuang'a, kelau sokoni ashu enemiraki inaduoo tokitin lenyenak. ore eniare, kelau iropiyiani natamoo shi etum anaa amu keeku kutik ilainyangak neku kelau inoshi pisai natamoo etum tekulo ainyiangaki. neeku kutik iltunganak oopuonu ainyiang'u. neeku nkuti pisai etum alang inoshi kumok natum tenepuonu iltunganak kumok ainyiang'u. ore sii enkae ee kiminie iltunganak kumok amu teneeta oshi entoki naapuonunye iltunganak lelo dukayi ainyiang. naa kepaash iltunganak ilo duka nepuo ainyiang irkulie. neelu ketii batisho oleng teneiminie oltungani. tenegil oltungani ncheriani eyarotoo oo ntokitin naamiri.